Gima timore kae en ni jatuo odhi e osiptal, ipimo fuonde chokene maiye mondo fuo mondo oyud tuo ma en godo, kinyalo thiedhe.

Nying jower adek mongere mosedhi malo gin kaka Gonza, Atommy Sifa kod Collela masee

Tijni en tich mar rie del, ndalo mane atime an jahigni apar kod ariyo. Bang tijni ne aol to denda, fuonde mag denda nogonyore maber

Gima biro e pacha ka aneno gini en puonjruok mar somo, yudo rieko.

Yot yudo otiko. Okenge mikale kidwa yudo otiko inyalo yudo medruok enengo mar chulo osuru, ka achiel, otiko achiel ok nyal yie mondo itigo e chiro machielo e kaonti machielo.

Gima biro e paro ka aneno gini, en konyo jatuo mohewore, kata mani gi tuo moro ma ng'ato nyalo gamo eyo mayot mondo okony ngimane kapok otho.

Ber tijni, ikonyo ngima ji kapok otho. Iyudo chudo mar omenda mamalo. Imiyi luor makende kaka laktar, omiyi ibedo gi ng'eyo mamalo e yor thieth. Inyalo konyo chandruok mar ngima moyudore e aluora. Mogik ibedo gi ong'ala mamalo eyor ngima dhano.

Orito ndima enyasi mafulo ler ewi budho kata ber ewi rach. Okelo ji kanyakla e mor mar gweth.

Weche ewi okenge ma jatend piny Kenya opango mondo Kenya osudre nyime e dongruok kod lokruok ne jopiny.

Japur yudo omenda eyor uso chak… En yor ndikruok e tich kiin iwuon. Omedo osuru mar pony. Odago ngima japur maber. Oduoko piny joma ok ondik e tich. En yor chiemo kata okelo chiemo. Chak miyo nyithindo dongo gi ngima maber. Mbolea mar dhok miyo cham mew e puodho.